Tuguk Chu ko tuguk chetesetai en ngweny anan tuguk chyaakse en Sabet ak kikosabe chechoton ko imandab kikosabe chamet ab gei Nebo borto bek ak amitwokik tuguk chekibaishen ,Bananda AK kibagenge Nebo ngwany msima bakamanut tuguk chechang en ireyu amun amndab kipkosabe komakatinb asikorib oletebtoi bik en sabenywan Nebo kila k kila age koraa ko chamet ab gei Nebo borta noton konyalu Komi kokaran mising asikobit komanam bik mianwakik en bek ak amitwokik koraa kotuguu chebo kamanut Chemiten yoton amun chuton koibu chamet ab gei Nebo borta